Ore taa, ena naa ormushele. Na ore ormushele na enkaitubulu ashu endaa naje nauni, na keyieu ormushele ewueji netii enkare sapuk. Nitubuluni naji. Ore pidipi aitayu, newoshuni aidong'u. Tenidipi aidong'u, naa niko naji olchani. Nekuti. Ore pidipi atukut, nepiki nai irkuniani ashu irpuyai, nai ena tanakata naigero enankae naji naena, na ketiu enaa kenoto olainyang'ani tewueji nelakwa, neeku kegirai aen. Nigeri naa enkarna petum olopeny anoto tenepoi airriwaki.

Ore taa ena naa irrigation naa ore irrigation naa kesidai amuu keitumiya inkarevkitii nesieku nkaitubulu naa kenapisho sii te nkumoii nenap enaa irrigation nenap indaa sapuk ashu imbuka kumok ashuu orkeek kumok, neitumiya inkare kiti neitumiya ositima kiti, naa keeta sii nkiti siaai metiuanaa olchamba sapuk, ekiti esiaai enye naaku esidai naaji ena amu keeta etipat alang olchamba amu meimin inkaitubulu tene intayu ake pookin nemeeta sii meidilei amu ketum enkarre pookin nabo kata.

Ore taa ena naa, adolita nanu enaa irnyanya, na ore peimbelekeny irnyanya oshi taata loyauni osokoni na kepoi aun irnyanya tewoi torronok ashu tewoi nemetii enkare sidai, ewei netii olchafu. Neeku nai ore lelo nyanya teniyier, na kesioki ainyal endaa, na ke kesioki ninche ainyala openy. Neeku ore enkibelekenyata ena bae teneuni aikoji, netuunoki tanakata tewueji sidai, ewueji safi, ewueji nemetii contamination ,ah taa noshi e sewage ,enkare torronok. Na nemetii olchafu, neeku ore tanakata kuna na kesidanu oleng' amu kisafi ewueji negira abulunye, naa kemira ninche openy, neeku ina peseku abulu. Nenapisho aitobiraki, niata si oltung'ani entisip njere, eh kesafi ewei ning'uaa ashu keeta madini naji naidimi naidim irnyanya atayiewua pee ebulu. Neeku ina naji enkibelekenyata, natii enakop ang'.

Ore taa kuna naa spinach o sukuma naa mpuka, ore kuna puka naa sidan oleng' te afia. ore sii kuna puka naa keyeu enkiti wueji meyeu duo olchamba saapuk eyeu enkiti wueji ake, neeku kesidan kuna puka toltung'anak pookin aota olchamba sapuk oltung'ani oata olchamba kiti. Kesidan kuna puka amu iun tenkiti wueji naa enkiti are ake eyeu ninje kuna puka, neyeu sii enkiti polea ake naaji niata tiang' enaa enoo lukung'uni, enoo ntare, enoo nkishu. Neeku nai meeta kuna puka gharama tenetii nye natii nekidung'oki gharama amu mintoki ainyang'u mpuka enaa ake ninyang'u nye mpuka tewueji niyolo naaji nemiyolo ajo ketiai etubulutua , kai ikuna peetubulutua. Ore kuna kekipunguzia, kekioru ina kuretishu pookin amu iyiolo naa ajo iyie natuuno naa iyiolo ajo kai inguna teniun neeku sidan nai kuna puka oleng' iata oltung'ani tiang' naa kintoki ninye puka amu imir naaji ninyang'u ai toki nabo ninyang'u kulie tokitin. Nemintoki sii anyamalu too mpuka, neeku esidan naaji kuna puka oleng' naa.

ore ena naa emukunta natubulutua irpaek oleng neitushulaki kulo paek

Ore taa ele naa ormoilaa. Ore ele naa, modiok onkishu etumieki, naa kitupurupuran imodiok onkishu, nereu. Nereu arrumoo arrumoo.

Ore taa kulo naa irpaek. Ore kulo paek na ilooto, kake eton eshali, eton etu duo etoyu pe idong'i. Neeku ore kulo paek, naa kitawuoki aikohora. Na kadamu nanu paas enasiai, na ore sababu nataasie naa, iropiyiani apa ayieu esiokinoto inakata. Nibidi naa pe aikohora paek aitau.

Ore taa temurua ang',naa ore yiok enikinko tenikias enasiai, naa enkintalam naji kuna kuna aitubulu, pekitum pitum oltung'ani naji nafasi sidai niremokinye, netum sinye nafasi sidai nanapie, nanapie kuda duo peku enyanak ashu endaa enye,.

Ore tenanu naa sidan ilturruri oishooyo isilen kake iata oltung'ani eng'eno we ewueji o plan nai sidai wo ewueji nipik impisai pitumoki atalaa ropiani terishata naishaakino nitumoki sii anoto faida oo kuna ropiani nitudumua pee ore ilakita ning'ira naaji ashum ashu ashumaki keon iropiani, niasie entoki sidai ashuu entoki naibala.

Ore tenanu naa kenarikino peyie aata empalai ebiotisho, tenkaraki parrip keon, naji tenkata naa ore peyie amoyu, tenalo naji nabaiki, nemaibung'ita mpisai naitasheki ina palai, nelak naji nena pisai, kumok tenkata nabo. Pee.

Ore entoki naisho enkitishipata, na ajo karetu empalai esipitali, naa kayiolo ajo atipika impisai ashum tina palai, neeku meure naji meure naji sipitali aitau. Abak amu keyiolo ajo ketii iropiyiani nairragita tiatua inapalai.

Kishoooyo naaji sirkali enkisuma eimu simui, nishooyo esiai, nishooyo naaji entoki naijo tahadhari, kelimu naa ajo kegira ashu irkiliku le mbae naje nai anaa kwa mfano emoyian, Kelimu naa ajo ketii emoyian naeuo, neishoyoo sii a neishooyo irkiliku anaa le nchan nishooyo irkiliku duo. Neeku kishooyo nai irkiliku nitodolu sii tenakiti batisho tenkoitoi e simu.

ketii naai iropiyiani batisho au idim atudumu iropiyiani, nipik biashara. ore ena biashara neyae naaji toosilen, ashu kipuri neiemin iropiyiani. idim naaji atudumu iropiyiani kitoduaa oltungani, nikilotu naji nikisesekuan pee neya iropiyiani inonok. ore sii aitoki iropiyiani idim naaji oltungani nijo aamini oltungani, neya inaduo ropiyiani, ashu etii dii ninye irkeek, laa ore pee kieleki ninchooyo ropiyiani eitu iningu pookin. neku ketii naaji iropiyiani batisho too nkoitoi naijo nena.

Ore eninko teniyolou eneba dupoto o ropiani inonok, naa tening'asa ayiolou ajo kebaa ropiani nitaasishore, kanyo etoiwutuo nena ropiani, kanyoo sii intumia piitumoki anoto nena ropiani. Neeku naa pintayu ropiani nintumia o kunda dou kotoki o ropiani, ore entoki nalekunye naa ninye iyolou ajo neja eba dupoto o nena ropiani.

Ore nai teduata ai nanu, enaiko peyie ashum iropiyiani naji ombaa nalokunye, naa ore nai eduata edukuya, naa idim ainyang'u irkuon, nirragie. Metaa ore ake pelotu duo enyamali, ashu entoki natolokunye, nimir, nitum inaduo ropiyaiani. Idim si atabolo bank, nipik kuna ropiyaiani. Na ipik entoki naji fixed account metaa, ore ake piyieu kuna ropiyaiani na may be nai entoki natirrisha oleng' naitau kuna ropiyaiani. Nidim si atushuma kuna ropiyaiani, nidim nai atipika kuna ropiyaiani olturrur, nisef tolturrurr metaa ore ake enkata niyieu ashu enatalokunye entoki, nikinchori tolturrurr iropiyiani.

Ore entoki edukuya naitanyamal iropiyiani ebiashara, ana ena onkajijik naje, idim atesheta inkajijik, ore oltung'ani likiteshetaka nkaji neutu eshet temusinki sidai, nebik naji enaaji nkuti olong'i neuro. Ah idim si kidim enchan aeu nenap naduo ajijik, neidim si nidim naaji ositima aima katikati kunajijik, nebidi ping'er, teneim ositima lesirkali, ashu idim naji enkikirikireta, nikirikira enoshi earthquake neur enkaji.

Ore taa tenanu naa, intana. Ore ena naa enkeene, enkitati. Na ore enkitati na enatupukuo tolchoni lenkiteng'. Na kadolta ajo etumusana ena kitati pi, etobiko oleng',netudung'dung'oki sii aitaa kutitikutiti, netobiko tiatua enkare neeku ikuna etejo apurda.

Ore enkipirta okuna, tokiting' nai naa, ore kuna na mpoosho. Na ore kuna poosho, kesidan te biotisho ang',ata ore keponaa osarge, na neitanana naji choo ,naa kitagol oltung'ani, keeta egolon. Keponiki egolon osesen, nitoki si aku kisidan kemelok, teninya na kemelok, aku aisidan oleng' kuna poosho. Ah nemeeta si inoshi meeta enoshi makit, minosie oltung'ani emakit, neeku keeta maana sapuk oleng'.

Ore ena bae, naa ebae sidai oleng',ena napiki inkishu intare kuna card onkiyia. Kesidai amu iyiolou intare inonok ajo inainei. Nebaki nai na ata teneshula yiolou, nimitoki aata enchankar. Ore si enkae, yiolou enker nemetii. Na yiolou si aitoki ajo kebaa intare niata amu, ore kuna nai na kidim ataa enkarna natii, kidim ataa inambai natii, neeku iyiolou ajo, metii enker naje, enambai naje. Neeku naa kepik intare olama, neishu enchankar.

ore taa ena naa olchampa, ore ele shampa naa oloidipaki aitaau irpaek neeku keuno irmapeepeni. neeku naa netii oltinka egira airem oltinka, naa ore ena bae neibelekenya enkop oleng amu, ore pee eorem oltinka aikoji etii kulo paek, naa kibelekenyu notau nena tonat oo kulie paek, ore pee eidip aitau neosh enkolong' nepurda. neponiki naaji madini atua enkulupuoni. metaa ore ake pee eitokini aun edaa, naa kepir olchampa amu keeta kuna. keeta enapoleya. neeku enetipat oleng ena siai. neibelekenya enkop ang amu ore pee iidip atuuno etii kuna tokitin. ashu kulo mapeepeni. naa kepir olchampa kitubulu edaa araka, ashu edaa sidai.

ore taa entoki naitiship anu tena siai naa empuruo nemetii, metiii empuruo ene wueji, naa kesioki ena shai aku shu ena daa kesioki aku naa kemelook oleng.

kangas ake aisuj emoti, nabukoki nkiri, napik enkiti are, naitokitokie, ore pee aidip aitokitokie. neishunye enkare napik kitunkuu, napik eilata, ore peyie aidip napik irnyanya. napik nisirisiraki enkiti shumpi, napik inkwashen we nkiti carrot naingolingol, nangas apising' penyo. ore pee aidip napik enkiti are kiasi, napising naisho meoto. napising'vizuri

ee eishorua sirkali iltururi looropiyiani, enkiteng'enare naipirta biotisho tenebo onkotoi kulie edupoto, amu eitengena yiook naaji eimu, ilaguanak neimu .tv neimu radio neimu ninye, iltunganak naaji ootii noo facebook ashu kuna ardasini oshi naaishoori, ashu, elimu ake nejo ore enkolong naje nipuopuo ewei neje. nijojo maape ine wueji, nepuoi aaitengen intae neku naa itengena iyiook oleng.

ore taa kunaa imashakweni edungoti,.itayioki irpaek nidongi imashakweni, nitushuli wenkare. neeku naa nejia eikunaki pee eitobiri ena. amu imashakweni ake kuna naidong'o torkisiagi ashu toltinga lenkurma.

ore ene dukuya naa kayieu ninye enkare, nayieu sii aitoki material ashu intokitin naaji naitumia, aitobir kuna tokitin. nayieu sii naalikini enaiko peyie aitobir, pee aboloki si enkare iwuejitin pookin. naaku nayieu sii aitoki kuna aitubulu. pee atumoki naa aitubulu tena are, neeku nena naji ntokitin naidim atayiewua.

ore taa ena naa nkulupok ore kuna kulupok nitushulaki we nkare, nepurupurani, nishori metoito, nepiki oljiko, neeku kegirae aareshu aapik enkima, peeyierishoreki kuna kulupuok ashu, kuna mushakwani aayierishore anaa nkuk, idipa aatoito neeku naa ninche kuna.

ore taa ena naa enkano. ore ena ano, nidipaki aikesu tolchampa, neeku naa kegirae aalo ena ano teboo metoosho enkolong pee etoyu aitoki pii. metaa idim oltungani naaji aidong'o ninosie nchapatini. amu keeku etaa etabayie, kidim aidongo enkurma, kidim aitau enkurma sidai nemesioki apuruku naa kemelok oleng etiu iji. neeku kegirae aalo ena ano pee etm atoyie tenaa ketii apa iwuejitin neeshali ana ketijinga enkare neloy.

ore taa ena naa emereyo ashu enkwashe oorkokoyok, naa ketudungwo ele tungani, kajo ketudungwo pee elo aun tolchampa lenye, pee etum sii ninye nkwashen oorkokoyo. amu ore nkwashen oorkokoyo. na edaa sidai oleng naata engolon tosesen, neisho oltungani menoto biotisho tosesen neeku edaa sidai oleng.

ore taa ena naa ebae nagira aasa tene naa adolita aoldaraja otii enkare neipangua mpaka nirag tebata ilo daraja otii enkare. netii nkujit ine wueji kando naagira sii inche aaok inare ashu naaagira sii nince aitegemea ina are. neeku ina nanu adolita egira aasa tene.

keishaa naaji neyiolou oltungai ajo ore iropiyiani niasishore emoruao. kifaa pee irajie, naa kifaa sii pee intayiolo naaji anaa oltungani liamini, anaa enkerai ino, naa kifaa pee ,amu ore nena ropiyiani naa idim atushuma peeyie kidim aataret tenimuoyu ashu naaji teneesisho oltungani linyor ashu oltungani lyiou niret, naa idim ake ataasishore nena ropiyiani. etaa nikintoki sii aisaidia kuna ropiyiani metaa mintoki akwetikwet aing'oru esiai itamorua amu keeku naa miidim.

ore taa tenanu naa ore ena ketii orfacado netii shai netii nkwashen oorkokoyo, netii kuna stew naa ore naai eninko teninyia kuna ingas aok shai ninosie kuna kwashen oorkokoyok. ore ake pee iidip nintoki anya kuna facado okuna puka, neeku nejia naji nanu aikunakino tenanya kuna.

ore taa ninye temurua ang ashu tenkop ang naa egosoi kiibung aiteru tena musho olchampa mpaka enkae musho .nikiun ingumot naaji, aitalam tewuei neba anaa eneoro enkeju ashu enkeju nabo, naa nitur ine wueji, nitur egumoto, nipik inkwashen ninukaa. nimintalam oleng nimintatash sii oleng. neeku nejia iyiook kino ena siai temurua nag ashu tenkop ang.

ore naaji ebae naifaa pee iyiolou oltungani naa, kifaa naaji oltungani pee iyiolu ajo, kaing'uaa naaji, matejo naaji ainyiang'u nkilani anaa pee ishu iropiyiani. ashu naaji ainyiang'u iltungan shai. ashu aok, anya edaa pookin. kifaa ake oltungani pee ishum iropiyiani tenkaraki emoruao. naa kifaa ninye naaji ore ejingu iropiyiani, kifaa naa keeta oltungani oyiolo pee etuma atigilu inaduoo olchumati lemoruao.

ore taa ena naa keki naa ore eninko tenintobir ena keki naa intushul enkurma ormosor onkuti le, nimpurj naaji, anaa enkurma ore ake pee ibungayu ashu pee enanau, nibukokoki emoti antii enkima kiti. nipising emoti, nipising enatii enkae kima.

ore kuna naa enkitejo, naa ore enkitejo naa entoki etipat oleng. amu ore enedukuya naa kisafi, ore eniare kikiti duo entoki napuoi ainguraki ninye, ore eneuni naa keisho oleng, naa ore eninguan naa kikumok imoisai, kikumok impisai nimirie, ore siii enkae ore nkulak enyanak, ashu empuliya enye imodiok enyenak, naa kemiri naa iropiyiani sidain emirieki. neeku ore naaji kuna naa ntokitin etipat oleng.

ore taa entoki naidim atodamu tenadol ena. naa kadamu naaji afia, nadamu mpisai, nadamu sii elototo, nadamu mpisai sidan, ashu nadau naaji faida, amu idim naaji atimira kuna, ore pee imir nimir impisai sidain nidim ainyiangu enkae, neeku kadamu naaji nanu nena.

ore taa ena naa birikanya naa isidai oleng amu ore kuna idim naji ainosa naa kituko osarge, naa imesapuk tena alo oleng. amu mme kumok ninye ilainosak. keyieu iltunganak nitengeni amu meyiolo.

enetipat oleng ena siai amu ore ele naa keji watermelon, naa ore watermelon enkiti siai eyieu naaji peee ebulu, naa mpisai kumok emirieki. ore enkae keisidai oleng te biotisho, keponaa enkare, neponaa, naa kemelok oleng. naa kelelek sii naji teninyia, keisidai oleng, kemelok oleng. naa tenimir sii nitum impisai kumok.